Konoretab kokwet chetoreti bik chemengechen kokwet ko en iman komiten konoroswek chekikomuch kochop kokwet kondochi boisiekab kok kondoichin chief, kondochin okot nyumbakumisiek ii kokikotoret koraa en ii bik chemiten ngweny en sobet, koungunon ko bikab kanisa kokikonet bik kokonor tuguk anan koib tuguk anan rabinik kotoi sikobitgekonor asikobit kotoretengee bik chemiten ngweny en sobet anan bik chomotindo kokikotoret en kokwet konoret, ko en inei ko oleo ko chebiosok chebo konoraniton oo kikotoret kabisa bandab tai chebo chebiosok ot kurubisiek tuguk alak tugul chetesetaa en kokwet chemoe ketoret kanisosiek kokikotoret koraa en kokwet ngamun en konoraniton.

Boishoni kinoyoe netai komoche en kerenyun komoe chito nekikinet, moche chito nekikonai koboishen tukuk cheuu simoishek ak tukuk alak cheuu computers ko most ineii komotoboishen biik chechang ngab iin yoche koik exposed chito sikoboishen ak ko yoche ko kakonai elekiboishoitoi ak ko yoche kora konai kolee koboishen en oor nee ak ko kiboishen kotoret nee, ko en iman ko kinoboishen netai ko kiuu amuun kitomo anaii olekiboishoitoi ak ko nikotomo oiku exposed ko ng'unon ko imuuch anyorunen koimutik chechang, ko chito non moee koboishen ikabakoyai boishonitet nii koyoche kinetkee, yoche kocheng chito nenetee elekiboishoitoi, yoche kocheng kora kiit nebo maana ko kocheng konyor kiit netot koboishen, yoche kocheng chito nemwochin ak kwororchi elekiboishoitoi.

En kokwet sikobit iin netishek ab maleria ko yon miten betushek chengetote serikali kokochinote bik for free kongete yaani kokochi bik chebobuch kongetyonu ngunon kesire nyumba kumi sipakesir bik alak nyokosirat bik chemi kot en kot sikopit kikochi netishek, ko en iman en kokwenyun koo roisi kenyor iin netishek chebo malaria ngamun ikoitoite sirkali koo kit nenyolu sipkwai serikali simapit malaria ko inkokoito netishek choton kit age ko konet bik akobo malaria, konet bik akobo boshet ab netishek chutok ngamun motot kiib kityok netishek chutok ak kolenji bik koboishen komanai ole kiboishoito. Yoche kinet bik ole kiboishoito netishek chutok, yoche kinet bik kole sikonzam bik malaria ko kalian ak kolian ak kolian ako yoche kinet bik kora signs chebo yaani konborunoik chebo malaria sikopit yon konyor chito koborunoik choton kolaban sipitali kobakecheken ako sikopit kekirinda ngamun kekirinda en oret nenyolu ako yoche kinet bik kole yoche kwai nee asimapit malaria en ichek.

Omune sikobo komonut boishoni en kokwet kotoreti en kokon amitwokik kobun kasisiek en biik chemotindo kasisiek cheuu okot sikik ak ko kora kotoreti kora kokonu chametabke yanii iku biik chemiten en kaliet ng'amun tindo chitukul tukukyik maimuch kechorsen amun tindo chitukul tukukyik, ak ko kora kinetoreti kora boishonik en kokwet konu mokornotet, bitu mokornotet en kokwet ak ko yekakobit mokornotet en kokwet komokomiten sosisiet, imuch kora kobit kondoik, yoon kakobit boishonik en kokwet kotoku bichoton ak koimuch kinem anan kokochi boishet koik akeng'e en icheket kondoindetab emet.

Kiit nenyone metinyun indoker nitet nii ko elekilibondo, elekilibonishoito, ko yekakobit kiit kiitet nekekuren Nairobi pay koikuu roisi en libonishet en kiit aketukul netesetaa en Nairobi City anan county en tukuk alak tukul boishet netesetai koimuuch ivisiten, imuuch iwee website anan kwono akisiib kityok tukuk chenyolu ak kolibanak, ko en kiitet nii kora ko kiit nenyone metinyun ko chorset nebosokse, yekoiboishen kiitet nii koiku roisi ilibanen ak ko chorset kora kong'eringeitu amuun moimuche konai chii elee tot konemunen, ak ko kora komiten wektaetab rabinik en yuton, ng'elee ng'unon en mpesa koimuuch kora yoon kakobit kiit neunitet neuu niieb Nairobi komobitu biik chewektoo rabishek after ko kaan koyok.

Oret nekararan nekikoyto netisyek eng serikali, koimuch konget serikalit koboisyen nyumba kumi kosir bik maran kipsomaninik chekikosomaso kosirebik ,kole ata eng famili anan eng kot ake tukul singokoito netisyek kenoe kole kikoyto chetyan.